Mbica ĩno ĩronania ngari ya pick up ĩtũmĩkĩte kũgĩra mbũga kuma mũgũnda-inĩ kinya taũni kũrĩa irenderio.

Harĩ bata wa gũkua ng'ondu na njĩra ta ĩno. ĩno nĩ njĩra ya gũcikua na ngari na ngari ĩno nĩ ĩroneka nĩ ngari nene na ng'ondu ici nĩ ithondekeirwo wega ũndũ citangĩhota gũkorwo ikiuma kana ikĩgũa barabara rĩrĩa iraumio kuma handũ hamwe nginya handũ harĩa hangĩ. Koguo nĩ ironekania ikuĩtũo wega na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.